Jotend skunde owinjo omany pesa mar, mondo ging'iew ne nyithindo gik machalo laptop kod tablets, manyakonyo gi mondo gidonj e mbui eyo mayot. Kendo, tablets gi kata laptops gi, owinjo bedni imiyo nyithindo makendo ginyadhi godo dala nikech nitie jok moko ma e utegi gionge gi gik ma ginyadonjo godo e mbui. Bende jotelo owinjo ong'i ni oket ne nyithindo WiFi e skul. Mondo e thuolo ma gin e skul, ginyadonjo e mbui eyo mayot kok gitiyo gi pesa mang'eny. Magi gik manyakonyo nyithindo, mondo oyud gik moko e mbui e yore mopogore opogore, kendo giyud gi maromre

Dar mar apoli kadonjo e Maasai Mara timore ahinya ahinya e dwe mar abiriyo, aboro kendo seche moko dhi nyaka dwe mar ochiko. Iyudo ka apoli madirom milion achiel nukta adek wuok kendo donjo e Maasai Mara. Kendo ma gima osebedo ka ywayo joneno mopogore opogore kaa e pinje madongo dongo kendo maoko machalo Malasia, Australia kod kata America kendo gibiro neno gigi thuolo ma gibiro ma kelo pesa mang'eny ni piny nikech gichulo mondo gidonj Maasai Mara mondo gine kaka gigi dar. Koro ma osekonyo nikech pesa donjo e aguch piny kendo itiyo godo e gero piny pile ka pile.

Jok mane okedo ne piny kendo loch mar pinyni, ok osemigi rwak maber ahinya. Nikech iyudo ka nitie familia mangeny ma pod ywak ni piny owacho wigi osewil kodgi. Kendo pod okgiseneno ber mane jogi otimo. Kendo iyudo ka nitie jokma chandore ahinya, kendo sandore ahinya. To ne ne joggi nodhi, kendo odhawo ne pinyni mondo oyud loch ma kawuono waneno, kendo mwamor godo ni. Kendo, piny owacho ok osechiwo kony, kata poko omiyo gi chudo moromo. Manya romore gi jokmane okawo nyaka mane nyaka ngimagi okaw mondo gikel loch e piny kenya. Kendo ma biro nikech saa moro ok ginyal neno ni to en ber mane mane jogi otimone pinyni. Kendo ma gima sirkal owinjo ongí, mondo ongí kaka konyo, kendo omak lwet jo familia gi, mondo ginee ni jopiny neno kata ber mane jogi nigodo e piny Kenya ka.

Mwandu owinjo obedgo maromre, nikech mae choro kampen ma osebed kitimo kata kedo mosebed kitimo kuom gima dho ngere luongo ni gender inquality. Kata mana ro bedo marom e kind tieng' mopogore opogore kaka dichuo gi miyo bedo maromre e anyuola. Koro iyudo ka pesa en kata mana mwandu en gimowinjo bedni ipogo e kind ji. Mondo, kik bedni ni ng'ato ineno ni nimalo molo nyawadgi. Towinjobed ni ji ni maromre mondo ji odag gi kwe, kendo ma kelo mor e chuny ng'ato ka ng'ato.

Oland ni jopuonj owinjo okaw thuologi mondo odog e classes kendo ochak puonjo. Nikeche, sirikal osebedo piny kendo osegoyo kwano, kendo oikore mar chulo gi pesa ma gidwaro. Koro ikwayo jopuony duto te mondo odoge classes mondo okony nyithindo. Nikech nitie moko mowinjobedni timo penj gi mogik, kendo owinjobedni giyudo thuolo mar somo maber.

Ma en wach makelo mor ahinya e chuny oganda, nikech e thuolo ma sirikal dhi chiwo chenjo ne jamni mopogore opogore. Ma konyo mondo omed nyak ma iyudo kuom pith ma jopur timo odieochieng' gotieno. Kendo ma dhikonyo geng'o tuoche ma osebedo ka chando jamni kendo machando jopur otieno gi odiochieng'. Kendo, mae dhi konyo mondo jogi obed ni ginyalo yudo ring'o kata ginyalo yudo nyak ma inyal gol kenditero kata mana e pinje maoko. Ma nyamedonegi yuto margi kendo nya keto ofuko gi mondo obed mobup.

E kinde machon, iyudo ka joma chuo ne gin jok mane owe ni gin gidhi name. Kendo, tijgi ne en tij timo tije ma tek tek, to mon ne gin jok mane bedo e ot ka loso chiemo kendo ng'iyo nyithindo. Koriyudo ka joma chuo kanochopo okinyi, ne giwuok, to nikech wadak e alwora mar nam, niyudo ka moko kuom gi newuok dhi e nam to moko be nedhi e puothe. Ka joma mon to niweyo dala, kendo tich mane joma mon timo, ne en ni gidhi to ging'iyo gik machalo chiemo. Dichuo ka ang' oya e tich, ang' odwugo oyudo chiemo mane? Koro gin ahinya ahinya, nowegi mondo gitim tije ot, to joma chuo to ne timo tije man oko.

E thuolo ma ng'anyo yudore , iyudo ka nitie jok mantiere gi pichni kata man mana gi simbe to gigoyo picha gi gik matimore. Kokamano kata ka nitiere kaka jii dwa mondo owoug oko mondo oked ne ratichgi moro, ginyalo tiyo mana gi mbui e yo mayot kendo gioro e gioro message koya kaa kendo kadhi kaa mondo ginyis jii mopogore opogre kakowinjo owuogi. To kata mondo wachni ochop nyaka e pinje maoko ,iyudo ka jogi osego pichni gi to giorogi e mbui kendi yudo ka kata mana gik machako x, istagra, tiktok iyudo kikete kendo gima jok man Amerka nya yudo kendo mae kaka mbui osekonyo mondo olandi ng'anyo mosebedo e piny kenya, mondo piny tee ong'e ni owinjo bedni gikedo ne ratichgi e yoo maber.